Gũkua indo na ngari cia gũkua rĩrĩa mũndũ arĩ mũgũnda-inĩ kwĩna kĩguni nĩ tondũ mũndũ nĩ akoragwo akĩhota kũhũthĩra kahinda kanini na agakorwo akĩruta wĩra mũingĩ nĩ tondũ nĩ akũhota gũkorwo agĩkua indo nyingĩ agĩcithamia mũgũnda ũyũ ũngĩ kwa wũingĩ na oho mũndũ nĩ egũkorwo akĩrigĩrĩria kũnoga, oho mũndũ nĩ agũkorwo agĩ save labour cost nĩ tondũ rĩrĩa mũndũ ena macini rĩngĩ tuge ĩmwe kana igĩrĩ rĩngĩ no ĩkorwo ĩkĩruta wĩra mĩingĩ na gwa kahinda kanini gũkĩra rĩrĩa mũndũ oete andũ a kũmũrutĩra wĩra ũcio kwoguo mũndũ agakorwo agĩ save mathaa na mbeca.

Mũicirĩrie wakwa nĩ atĩ ũyũ ti ũhoro wa ma ũyũ, ũyũ no ũhoro tu wa historĩ, nĩ tondũ andũ mombirwo o ũguo nũgũ ciombirwo nĩ a Supreme being ũrĩa nĩ we Ngai or a God na rĩngĩ no ũkorwo ũhoro ũcio wahũthĩkire kana arĩa moimire na ũhoro ũcio wa andũ kũma kwĩ nũgũ no akorwo monire nũgũ cigĩka kana cĩrĩ na mĩkĩre ya ta andũ na ngwĩciria rĩngĩ nũgũ no ĩkorwo ciĩna Intelligence ĩkuhĩrĩirie ya andũ, kwoguo nĩ raithi wacio gũkorwo igĩthoma maũndũ marĩa andũ mareka na ĩkahota kũmakobia kana ĩgathoma na ihenya na hau nĩ ho ngwĩciria andũ manjĩrĩirie kwona atĩ andũ nĩkuo maumire kwĩ nũgũ, nĩ tondũ ona mũmbĩre wacio nĩ ũthĩte kũhana wa andũ, kwĩ nũgũ ona, hakuhĩ nũgũ ciothe cirĩ na features ta cia andũ, moko, magũrũ nginya ũthiũ no ndigwĩciria andũ maumire he nũgũ, ngwĩciria mombirwo o ũrĩa nũgũ ciombirwo.

Mamwe ma mũgwati ma kwandĩka kana gũkorwo na andũ matarĩ na ũmenyo wa kũ deal na nyamũ cia gĩthaka nĩ atĩ nĩ ũgwati kũrĩ o na kũrĩ ona kũrĩ andũ arĩa angĩ marathiĩ kũu kana gũthiĩ kwona onao no ũgwati kũrĩ nyamũ, nĩ tondũ rĩrĩa mũndũ atarĩ na ũmenyo wa kũdeal na nyamũ, kana ũrĩa nyamũ ĩĩ mbihavaga kahinda o fulani rĩngĩ no akorwo atekwĩgitĩra rĩrĩa nyamũ ĩngĩtuĩka ya kũmũgarũrũka na no ĩkorwo ĩkĩmũrĩa na oho no akorwo akĩiga ũgwati kũrĩ mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ, rĩrĩa mathiĩte kwona nyamũ nĩ tondũ, no aremwo nĩ kũnengera andũ precautions iria cia gĩrĩire, ta rĩngĩ mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gũkuhĩriria nyamũ, ndagĩrĩirwo gũciĩka atĩa, ũguo no akorwo atarĩ na ũmenyo ũcio, na ũcio nĩ ũgwati kũrĩ andũ naoho no ũkũrwo ũrĩ ũgwati kũrĩ nyamũ nĩ tondũ no akorwo atekũhota gũci handle wega, kwoguo no aci mishandle na acigurarie.